Eyautua imashinini oolashumba eleleki, tiatua ehh, toosiatin kumok. Enaa taata tena siai enturore enkare ashu empolea. Amu, wore esiai enturore enkare, kelakwa enkare tenkop, naa melelek tenitumiya iltunganak pee eturu iniare. Kake wore amu keetae kuna mashinini naaji kuna drills, naa oldakikai ake, neturr nebaiki ewoji netii enkare tenkop. Kake wore tenintumia iltunganak, kelakwa inaare. Naa wore, kipungusa sii iropiyani nintumia. Amu kajo naa sinanu pee intumiyia emashini, kelelek iropiyani nintumia alang teniingerr iltunganak pee kituroki enkare. Pee eturu enkare tenkop. Wore sii tenewoji empolea, naa kesieki imashinini aalang iltunganak. Neeku kesieki imashinini aalang iltunganak.

Karibuni oleng enkoteli aang, ekishipakinobntae oleng nekitii ene pekiret ntae, tenetii entoki niyeu ekitii ene ashe oleng na karibuni

Enetipat enabae tiatua enkiremore amu ore tenesha oleng teniput enkare olchamba kidim enkare ataare duo ntokitin nittuno ana duo taata irpaek ashu mbosho ashu duo nkwashen, ore nai tanaa nkwashen ituuno ore pelotu enkare sapuk olchamba na keinyala naa nona kwashen etii enkop amu mesidai enkare sapuk ore si enkare sapuk na kidim si atuuroi enkulukuoni enkulukuoni eshumata endaa sidai naitubulu irpaek ashu mpoosho, neakubenetipat enias enasiai pemeya ake enkare enkulukuoni sidai

Ore eneiko, ore naaji eneiko tenanu, ore naaji eneiko ele gafanai teneitobirr ena county enye, pee miaku ake chafu naa ore enedukuya, keidim ele gafanai aitobira inkoitoi naim inkariak chafui enaa taata drainages piaku, pemeibukori aake inkariak chafui tonkoitoi amuu kechafua nena ariak ewueji. Amuu oore nena ariak keidim neeta impuyai, arashu duo ninye kula chafui le choo, naa teneibukori, keidim sii ayau imueyiaritin toltung'anak le Nairobi. Oore sii ae toki, eniare naa, keidim eele gavanai ainyiang'u kuuna tokitin naaji dustbins nepik, nepik aake duo kuuna taoni duo. Nepik kunen wuejitin netii iltung'anak piaku oore teniata oltung'ani olchafu loyieu nenang'aa, peyie menang'aa aake tenkop, peepik atua nena dustbins. Oore entoki ee uni keidim naaji eele gavanai aifundisha duo peeeitibir duo eneiko teneifundidhai iltung'anak osidano ee usafi. Naa kakwa shidai eyau ewueji chafu. Oore naaji teneifunza iltung'anak le Nairobi, naa keidim naaji aibelenyata, niaku safii niaku meituraa aake takataka ovyo ovyo.

Ore nai enaikunaki ilo lee enkiroroto, naa, kang'asa ajoki pole, tina nataase. Amu mifaa nai pedung'i ropiyiani kat are. Neeku kang'asa ajoki pole, najoki enaang' makosa ,ashu enaa taata KFC,enaang' makosa. Ore si aitoki naidim nai ataasa, naa, kaidim nai aing'oru enkoitoi, nashukokinyeki ilo lee ropiyiani enyanak. Nena ropiyiani enyanak kulie natudung'oki kata are. Naa kajoki sii, kaakikisha ajo, atiaka, mitoki inabae aasa. Pemelo ake ele tung'ani ainyalaki duo enkampuni nagira aasie esiai, enkarna. Neeku, kajoki meesa mitoki ena bae assa. Neeku kaing'oru enikoni pee shukokini ropiyiani enyanak, kaliki ajo kagira aing'oru enkoitoi peshukokini ropiyiani enyanak, na kajoki si pole tina nataase amu mifaa. Ore si aitoki naa, kajoki, king'urari kuna mashinini, pemitoki ake adung' iropiyiani kat are.

Ore enedukuya, ore kuna tokiting natii ene naa, orkompe loshumieki intokiting. Idaiki naitawuoki tolchambai. Ore maana enatoki naa, ore enatoki naa kitumiai apik idaiki naitawuoki tolchambai. Enaduo taata irpaek, inkano, naa kisaidia tenipik kuna tokiting, kisaidia ake pemenya intokiting enaa dero, ashu ninye kuna duo ake motonyi, pemenya ake. Ore esidano ena, naa kisaidia. Na ore enkolong olameyu, pemeeku ake kelauni endaa. Peeku keetae endaa, tenkolong olameyu. Neeku, kesidai oleng enabae, naa kisaidia, kisaidia oleng.

Ore entoki nagiraasa tene naa lairemok kulo loosinkirr. Egiraapik isinkirr atuaa atua enkare, peebulu kulo sinkirr tiatua enaare. Kore kuna ardasini natii ine naa enkare natii, enkare natii o kulo kutiti sinkirr duo tata looyouni nepiki atua, atuaa atua inaare peebulu. Peaku inewueji etii. Neaku eunoto eeh iltung'ana kulo loogira apik isinkirr atua enkare.

Ore enikunari enasiai tenkop ang', naa, kishori ake irpaek lotii olchamba, kishori ake metoito, tenaa keyieu oltung'ani etoito, ashu tenaa keyieu eshali. Na kelo ake oltung'ani, nelo ake, ore tenetoito, nedung'uni duo, nedung'uni duo kulo paek, kulo stalks orpaek, nedung'uni, pakitauni taduo enadaa keon duo orpaek. Ore si teneyieu oltung'ani eshal, naa kelo ake, nelo ake nelo agilu duo irpaek tolchamba lenye, enaa enayieu. Ore tenaa kolotoito etekesua oltung'ani, kelo ake nekesu, nepiki nekesu duo neku keiki tenkolong, petoyu irpaek. Petoyu irpaek, petumokini duo aitumia tenaa keloidong'ieki enkurma, ashu loyierieki orkeseri, ee petumokini aitumia.

Ore nanu ara olaasani lesiai lena kampuni, na ore nai enaiko, naa kai fuatilia nai aing'uraa ajo kanyioo pitu ebaiki ilolan ele tung'ani. Pewaita kulo olan iwikii uni, itu ebaiki ele ainyang'ani. Ore si aitoki, kaikilikwan ele ainyang'ani aakikisha ajo ore apa details naishooyie, anaduo ewoi nepuo kulo olan, enkarna oltung'ani long'amu kulo olan, ashu duo nambai enyanak, naa kisidain. Amu kidim aku, ishooyie apa nambai ashu ewueji neyai kulo olan, nemenenyenak. Neeku, nepuo lolan ewueji nimishaa. Neeku kaing'uraa nai nanu ina. Ore si aitoki, kaliki nai ele tung'ani ajo, ah meduo teyieunoto ang' pishiliwate kulo olan lenyanak, kajoki ake makosa nataase. Peminyala duo ake, peminyala enkarna enkampuni. Ee piminyala enkarna enkampuni, na pemibayu si duo iltung'anak enaampuni duo nagira aasishore esiai.

Ore nai eniko sirkali irmalimuni lemeyiolo aitumia kuna mashinini edijitol anaa duo computers ,naa kidim nai sirkali aiteru workshop naifundishai irmalimuni pookin, naiteng'en irmalimuni pookin enikoni tenitumiai kuna mashinini, duo tenkisuma. Kisaidia nai ina oleng. Tenifundishai kulo malimuni. Enaa duo taata tenikeni sukuul, nitobiri duo workshop ,anaa duo taata serkali e Kajiado county, tenedol ajo meyiolo irmalimuni kumok aitumia kuna kompitani, kidim nai ore tenikeni sukuul, niteruni workshop, duo ah entoki ewueji duo nifundishai irmalimuni pookin enikoni tenitumiai inkompitani, tiatua enkisuma. Ore si si toki, ore nai eniko sirkali, naa kidim nai atejo, ore igerito irmalimuni naa, kidim atejo lazima ore pikigeri, na lazima piyiolou aitumia kuna kompitani, amu belekenyate naa nkolong'i neeku, kitumiai neeku dijitol intokiting edijitol itumiai tenkisuma. Neeku kidim nai atejo, ore teniyieu nikigeri, na kifaa piata piyiolou aitumia kuna kompitani.

Ore enedukuya kankas ajo, ore ena kisuma oosimui kiidim aaku kisidai naa kidim aaku ketoronok. Ore entoki edukuya enaiko peeku kisidai naa ore naaji tenkisum osimui meelasima pee ilo darasa alo aton kiidim naayiake neas enkarai kulie siatin naisho iropiyiani, ee kiidim naayiake neas kulis siatin naisho iropiyiani duo enkata nemetii darasa, amu meekure duo darasa enkolong misima. Neeku ore nai tenaa katesimu egira enkerai aisuma, kaidim naaji nanu atejo tenaa katesaa nabo naaji ake isuma enkerai naa ore nena kulie sai pookin kiidim ashomo esiai, alang' duo naai etii sukuul, peeku sukuul ake etii nemetii aitoki naasita netagolo ena maisha naa keyieuni iropiyiani kumok. Ore sii entoki naiko peeku ake keisidai naa ketii naai inkulie kera nemejing kuna darasani naa kifaanai paasukuul etii peetumoki aashom indarasani, amu ketii inkulie niminining ninye enajeito olmalimui egira aifundisha tesimu. Neeku keisidai naayi nidim sii aaku keitoronok.

Ore ebae nagira aasa tenewueji, naa lerrishak losinkirr, logira lojo pepik emeli enye, atua enkare, pejing pepuo arreshu sinkirr tiatua enkare. Emeli enye ena najo pepuo arreshunye sinkirr, peked pepuo arreshu sinkirr tiatua enkare.

Ore entoki nalotu edamunoto ai tenadol ena, naa, olchamba losukuma, olchamba lesukuma ele. Naa oltung'ani ele logira awoshoki kuna sukuma enyanak enkare. Near imoyiaritin, ashu duo, ashu intokiting nagira anya kuna sukuma enyanak. Neeku oltung'ani ele logira awoshoki sukuma enyanak enkare. Netuunoki si kuna sukuma, torpuyayai. Ee torpuyayi ashu torkuniyiani. Neeku egira ele tung'ani aoshoki sukuma enyanak enkare, olchani, pear intokiting nagira anya, ashu pitau duo imoyiaritin.